Ore irkulie kasin le huduma centre na keretu aisho nkera health e university one colleges ketuk si ltunganak netum kra huduma centre etum oltungani license e ngari kekilikwanu si oltungani mbaa naipirta sha nssf o kulie huduma e serkali nepuo aasie tenening oltungani enkipande.

Kore nkoitei naboo naa teneitumiarii simuu aimunye nkoitei e mpesa kore ana oitei keasi te nkopi kumoo east Africa onkulie kopii te dunia, kore ng'ai oitei naa aitumia mbengii keatai mbengii napashpaasha tenkopii napashpaasha kore te Kenya keatai Equity , KCB oo family bank onkulie kumoo Kore sii ng'ai oitei naa aimunye forex akore forex naa aitapashpaash ropiyani enkopii napashpaasha atuwaa Africa oo European countries, kore sii ng'ai oitei naasieki siai eropiyani naa , naa teneitumiarii aasichere te digital wallets.

Kore ntoki nadamu tene naa ramataree enkera dupasinii, kore nkera natuwaa kuna naa keata ninshe silinkini kumok oleng' amu keata lkiloi kumok. Kore sii ng'ai toki nadamu naa sokoni entare tenkopang', kore piilo sokoni nitum ltung'anak kumok lomiritaa ntaree, naaku kelotuu sii tendamunoto esokoni tanadol ana picha, kore sii ng'ai naa ramat yanaa kata nairirikino neramati suom aitumia nkoitei eteknologia aisho suom ndaa naishiakino oldawai.

Kore ng'eno naishiakino peyilot tenee naa bei emayeni kore ng'ai tokii naa piiyolou ridat enkokon naishiakino piramat pikinsho mayeeni supatii niyelou sii soko enshe niyelou sii nomuu ltung'ana laosita ana biashara, keishiakino piyolou ltung'ani tanaa indim ataasa ana biashara kore sii otoki ng'ai bai keyari piiyaa ltung'ani likiasiki ana biashara . Kore otoki ng'ai naa piiyolou ramataree enkokon aa keretu ramataree supat biotisho enshe.